Buge magi en mag aher ahinya. Jondiko ma ondiki buge magi gin jomoko ma kendo girieko gi hera mar piny. Nying joma ndiko gin ng'ato kaka Ngugi Wa thiong'o, Grace Ogot, Okot Phoebe Tek kendo Yvonne Adhiambo Owuor. Gungi ondiko weche mag luoro, chiwo gi timbe mag Jokenya e kinde mag loch kod lokruok. Grace Ogot nonyalo konyo kendo kwayo rit mag nyako e weche mag tich gi dier joluo. Okot Phoebe Tek gi buk mokwedo e dholuo ma song of lawino. Nosetiyo mondo oyud luor gi luoro mar kit luo. Yvonne Adhiambo Owuor gi book kaka dust, nokuwo paro mag Kenya kinde mar nyuol. Buge magi osemiyo an paro mar lweny, weche mag kwe gi kitwa ka Jokenya. Mano emomiyo bugi magi aheri ahinya.

Tijni nikod nengo nikech nyiri ariyo ma en e pichagi tiyo gi rieko gi luor. Dhiang' magin go nyiso ni gin e ofis. En nikech gitiyo gi rieko gi luor kendo ginyalo mondo gitim mondo gikwe jomoko. Gikonyogi e weche mag joma biro bedo mondo oyud time kaka manegiluwo, kaka gisebedo gi kaka giluwo wach kendo lweny gijoma biro yudo tich. Nyiso ni gitiyo gi rieko kod luor.

SImbe odonjo machiegni nikech bedo gi loso maber e teknoloji gi tich. Sim en Samsung, en simbe molos kaka e tich kaka walandogi joma biro mondo oyud tich, kod kaka wasomo. Simni nyalo konya gi kwombo e yore mathoth, kata goyo luor e yoo mar tich. Gimo ywaya kwome ni ne okwachal kaka newaber e ndalo mokoro. To sani, nyaka wabed gi yie kod paro mondo wakonyre gi ndiko tich giluor maber.

En ber kaka ohala ma anyalo yudo kuom tich mar pitho dhiang', marariyo en ber kaka chak ma dhiang igolo kuome anyalo timo godo ohala mondo ayud pesa, maradek en ringo' manyalo yango' kuom dhiang' anyalo uso mondo ayud pesa, marang'wen en nyithindo ma dhiang'no nyuolo anyalo uso mondo ayud pesa.

Chieng mokuongo man apidho nduma, nayudo ohala maber kuom nduma, kech nduma notii madongo dongo mane nyalo mia ohala maber echiro. Marariyo, nduma na nokwal epuodho mano bende omiya asara matin kech, jomana okonya pidho ndumano emanokwalo mano miyo okabedo gi duoko maber kakanageno.

Gimabiro e pacha kaneno tich mar o pidho oduma, mar pidho nduma en ohala nduma miyo jii ohala, oduma bende miyo jii ohala bang' ridhe kosetwo. Nduma be konyo jo chiemo, jodala. Oduma bende en kaka, ichame go kuon pilepile. Okonyo jodala e e ngima ma pile kapile

Kembe mar cham, kaka oduma osebedo gi ohala maber e Kenya kae, cham kaka oduma osebedo ka luore gi kausre e Kenya duto, nikech oduma itiyogo rego mogo ma jo Kenya duto chamo, gi oganda ma bende inyalo tere skunde gi oduma be inyalo tere skunde ma konyo nyithindo e ohala pile ka pile.

Tijni nigi ohala kech rabuon miusono ngo ohala, nyanya miusono en go ohala, kitungu miusono mano ohala, rabolo miusono mano ohala. Mar ariyo, tijni kelo ji kamoro achiel nkech jonyuolgo uso kamoro achiel mond giyud pesagi kamoro achiel.

Bengi machiwo pesa kuom yore mayot e Kenya en kaka Premier Bank, Access Bank, Consilated Bank, Kingdom Bank, Cooperative Bank, Diamond Trust Bank, Equity Bank, KCB Banks. Mago bengi mamiyo jokenya pesa to gichiwo kuom nengo mayot, ma inyalo dwok gi keto e bengi .

Kaneno gini, aneno tich mayot nikech Nairobi Pay mino ni i i inyalo chulo gik moko kota kaw gik moko kitiyo gi portal ma http dot nairobiservice dot go dot ke mond ochopni mapiyo piyo e alwora ma intie e Nairobi kanyo

Magi gin jowuoth, to mochung' koting'o chupa no en daktari machalo ka gima ouso yien e bas madhi e yore maboyo boyo kaka Narobi. Daktarino lero ne jowuoth to jowuothgo be moko chal ka gima nindo seche ma ileronegi gima yadhno chiedho.